kore mbaa oo ndamunot nikindim aikuna piiminyor ntokitii apaa nikintiship naa keidip naa kore apaa nenia tokitii apa nikintiship naa ntokitin nimi iyieloo apa yie ajo kejoitwa amu eidim apaa naa sinkoliotii lenkulie kutukwee ee lkulie oreren ninshe inining nining ake ishipa kake nimiyeo ajo kejoitwaa kore kenyaa nkolong niltuu ayolou ajo ee keidim naa ngoore apa ejoitoi tolo sinkolio tanaa sii lkulie omon lemeishia nulo naa aaku mokure naa ishipakino inia toki apa nikintiship kore sii nghai naa indim sii nitumo stirees tanaa nyamali e lakunya metaa kore abaki apa ntokitin pooki apa nikintiship nomokure apa kintiship ninshe ngarakee kore peetum ltungani inia nyamali yoo ndamunot nolo ninye aaku mokure abaki edol e maana e maisha naaku naa keidim naa inia toki naiko ltungani pemeitoki ashipakino ntokitin apa natiship

Kore entoki nayiouni pee eitadoyiori Malaria te enkop aang', naa enchere kejokini iltung'ana meinyang'u ineeti, neitoipore ineeti kata pooki teneirag, pee epuo naa aisho ninche enkajong'ani, nkaraki naa nkajong'ani naa nayau ena moyian naji Malaria. Ore sii nkai Kore enkarake nenyor enkajong'ani atoiki atua inkariak shafui o inwuetin natii inkujit, nelikini naa iltung'ana peepuo adung' inkujit natii tooring' inkajijik enye, tenepuo sii nenang'aa imikebeni naibung' inkare chafui nejing', pee elau naa ena malaria anaa ena ajong'ani ewueji naa neiki. Kore sii nkai nelikini iltung'ana aitoki inchere peepuo iltung'anak isipitalini aatum imbaare teneaku keata naa ninche irbulabul le Ina moyian naji Malaria kake nemeton taa too inkang'itie aisho aate ilkiek le ang' eiteki ninche ajo keishuunye, nkaraki Kore naa ilkeek le aang', keidim nemeishuunye Ina moyian kake ilkeek le sipitali duo oisul naa te enkishuunye.

Eeh, katoko aikata ilkeek le opa, naa nkaraki naibisiong' apa ina kata, amu ketaraswa olkirobi, neaku Kore naa oshi peirasaki oltung'ani olkirobi niok naa ilkeek laijo Lokirding'ai. Kore naa eimarotai apa Ina kata, naa inchere kake Kore enkaraki natoo ilo Lokirding'ai, enkaraki ilo kirobi, nashomo naa nanu aning' ajo atosidana nadol naa ajo karet ele Shani loji Olokirding'ai. Kore naa ele chani oji Olokirding'ai amu kedua kake naatereto ninye neaku naa kadol naake ajo sidai oleng' amu aishunye naa nanu iniakata apa. Kore sii aitoki likai chani apa latooko naa lchani loji Lamuriai naa tenkaraki naning apa iniakata ajo kaata mion too irubat neaku naa keishunye naa Lokirding'ai irubat naa toltung'ani looning' mion too irubat, neaku taa lelo keek opa atooko nanu liapa na Ina sii enkiimaroto naa ai.

koore piyas usafi emakeon naa kenere nkarakee ilo naa yie aitiship koon ltau linoo amu kore ltungani peaku kodol koon ajo keata usafii nemeurie ninye atotona taatua ltungana nemeurie sii aisabaki lchoreta ana duo neas aldee likai lemeata ninye usafi emakeon amu kore ltungani lemeata ninye usafi emakeon neurie airorie ltungana ngarake kejo imaniki adee enguu nkutuk neurie sii atinyikaki ltungana amu imaniki enghou nkinyiret naaku naa kore usafi emakeon nukuloo naa ninye aisho lo tau sidai liloo naa abakinye ltungana imiata nkuuresho kore sii otoki usafi emakeon naa kolo arishie ltungani moyaritin ngarake kore ltungani loasita usafi emakeon nemelo naa ninye atum moyanitin naayeu lchafuu naijo iduo noo cholera tanaa sii nkulie moyaritin ee nkoshua

Kore siai niyouni nias tiatua enkisiayare e biotisho naa enchere piilo naa aduaya eramatare e biotisho o ltamoiya linono o lkulie tung'ana sii ake . Amu ore taata tanaa olkitari oitoisho inkitwaak ira iyie, Kore naa siai lino naa pee iduaya ake nchere ajo ore inkituak pooki naayauni matanet neshomo naa ninche aishoo aitobiraki, neshomo sii atum inkera enye metii naa nyamali, anaa nekining'oo oshi ajo ketii isipitalini naibelekenyi inkera, neishori inkulie tung'ana inkera o kulie kituak . Kore sii tinishomo metaa siai lino naa naas ira, neaku naa inchere Kore esiai lino naa pilo naa iyie aduaya ajo Kore iltamwoiya otiridakita sipitali, neshomo naa ninche aok ilkeek anaa enatejo naa olkitari, nepuo sii ainas endaa anaa naa enayiouni te sipitali, nepuo sii ake atum wueji naa sidai natii usafii tiatua one wueji naa nairagie ninye.

Eikiti saa naya peepej o peeishu naa kore imbaa naitalakuan enkishiunye naa tenebo oltung'ani lemening' naa natejo olkitarri onkulikae sii ake baa naaidim duo naa ilkeek naa lemeas siai eishooki ltung'ani te sipitali. Amu kore pilo nikunchori ilkeek oishunye nkata nelakuanu naa nkishuinye ino ore sii ngai keidim neikishaaka lkitarri tooko ilkeek kat uni tenkolong' nabo kake kore tonilo iyie aok katitin are anaa sii nkata nabo tenaaeitu iok pii nilo naayie aitalakuana nkishiunye amu minchiu naa tenaaku miwokito ilkeek. Ore sii ngai eidim netejo lkitarri talama intokitin naijo indaki osuam anaa kole anaa sii nkiri nilam naa, kake kore paaku itanya ilam nelakuanu naa nkishiunye ino amu minchorita naa sesen ntoki natejo lkitarri inchoo.

Kore kumok o moyiaritin naata ildiein, naa imoyaritin naijo noonkwaang' anaa sii kulikai imoyaritin ake. Naa ore ninko pee iyiolou ajo keata oldia lino nkwaang' naa teneng'asu ninye amir inkera ainas, nemir intare ainas, nemir ilkuoo ainas, neijo pee einosa iyie olopeny naa tenkaraki natutumo naa duo nkwaang'. Kore sii nkai naa keng'asu aruko osampulal tenkutuk oldia lino ata meata toki duake nainasa . Ore sii nkai naa kelo ake aaku elo ake oldia abuak neitu ake kindama metii toki nadolita. Kore eniinko pee irip oldia lino pee metum ena moyian naa nchere ilo iyie aen oldia lino pee melo arere ildiein loo kulie ang'itie amu ninche oidim neyaki ninche Ina moyian e nkwaang'. Ore sii nkai naa ilo arem oldia lino te sipitali o ildiein nekinchori esatifiket metaa Kore pee ejo nosa l'tungani nemekijokini talaa ake iltung'ana enkaraki naa natuidoki oldia lino.

Kore iroruat nayaita sirkali peyie eibooyo ilmerai le Cholera, naa inchere kepuoito ilaisiayiak le biotisho le serkali aimaa inwuetin naitiu anaa isokonitin namirieki indaiki, naoto, aduaya naa biotisho tee nena wuetin, metaa Kore inwuetin nemeasita ilomon le usafi, nepuoi naa aibung' enkaraki kor naa inwuetin nainosieki indaikin ninche naa naidim neitarasu iltung'ana emoyian enkaraki olchafu oyau, ore sii nkai, nepuoita sirkali aitukuj iltung'ana oopuo ayier inkariak naok pee etum aibooi cholera. Kore aitoki inwuetin kulikai neakita serkari ildawai, tanaa sii ilkeek oobukokini inkariak neituko inkariak naok iltung'ana tonkutukie oopuo naa aiboyo nana moyiaritin. Ore sii tenkai, nelikitai inkera o sukuulini enchere peituku inkaik eitu einos enda nidol esioki ajo keingua oltung'ani inchoo enkaraki Nena wuejitin naa etum oltung'ani neunye imoyaritin naijo cholera.

Ei kumok isipitalini naata ICU naa ore duo ninye te enkumoi naa isipitalini natii naa level four, level five,o level six. Ore taadei Kuna naata ICU, naa isipitalini naijo noo Kenyatta national hospital, Nairobi hospital, Agha Khan, Mater, tenebo o aitoki o Nairobi west. Ore sii inkulikai naa isipitalini naijo Coast General, sipitali naijo MTRH natii ninye Eldoret, tenebo o Jaramogi natii ninye Kisumu, ore taa nanu, neitu oshiake alo nanu ICU enkaraki maata naa oltamwoyia lashomo naa adol, neitu sii amuoyu nanu omatipiki naa inewueji, neaku naa nena taa isipitalini naata ICU.

Kore inkoitoi naaret enaata olkina entasat tenebo oenkerai, naa inchere kore enkerai ninye naa kore kole olkina ninye ake endaa nanare neishori enkerai toolapaitin ille le kwe amu kore inakata, kore kole elkina neata ninche biotisho pooki nayieu nkerai peotum naatubulu era supat enaa sii eata ngolon osesen. Kore sii aitoki ntasat naanchere kore peitanak ninye enkerai nolonaaninye atum seriani to telukunya ngaraki kolo naaninye aaku mepuonu naa ilkeek aishoru tenaa sii aapal kole ngaraki naa natanaa nkerai. Ore sii aitoki ngai nemeitoki naa ilkeek aamei amu kore naa peenak nkerai nepal naaninye emion neishunye. Kore sii aitoki ngai naiko kole elkina teneret nkerai naenchere kepuo naaninche aaku indaai naaku kodup isesen lenkerai ata atanyaala nemetii nemetum naa nyamali elo naanyaa. Kore sii ntasati keiteng'enaki naa sidano enkishooroto e kole enkerai tooleloapaitin ille le kwe.

kore mbaa natupukutoo te njuroree e ipsos nabayieki det naa enchere kejoito naa sajata e onon waare e ltungana le kenya enchere moloito naa sirkali to nkoitei naishia narikorita naa rais william ruto neitoki sii sajata e tomon aare ajo enchere koloito naaa sirkali te nkoitei naishiari tankarake naa narikorita naa william ruto nejo sajataa ee artam enshere meyolo ninshe tanaa naloito sirkali kwee tanaa sii nemeloito kore otoki nghai bai natupukwaa te njuroree nia e ipsos nabaiyeki det naa enshere kore uchumi e kenya merepakita ltunganak le kenya uchumi enshe amu keishirita ninshe neikunutaa naa lkarsisii oidim duo neyau dupotoo apuo nkopi ee boo ngarake naa naishirita ninshe lomon le ushuru ogiraa ailiap te loshoo le kenya

Kore nduata naata nanu naidim ataa ene dupoto tenkisuma ,naa enchere keyiare nepuoi ayaku kore enkisuma naisumi inkera te sukuul, neme enkisuma ake naisomi too imbukui, kake enkisuma naasi too inkaik, amu ore peaku too imbukui ake eisomi enkisuma, nebulu naake inkera eata enkisuma kake meyiolo ataas isiaitin neaku naa keyiare metaa keng'asu te peremari, mpaka unifasiti mara enkisuma ake naisomi pee mepuoi aasi, keisumi enkerai te nkitabu ,nepuoi aitaas too inkaik pee etum naa iltung'ana inkera atubulu era naa iltung'ana oyiolo ataas isiaitin kake me ake iltung'ana oata inkardasini e sukuul kake nemeitoki naa ayiolo ataas.

Kore eneikuni pee ebaiki pookingai neisulaki ninye inaing'uaa ilmareita oomena te enkisuma e shumata, naa enchere kenare nelo sirkali aitayu impisai naalaki sukuulini e shumata, metaa meatai, peetum naa nena kera naing'ua ilmareita omena atum ninche enkisuma metii nyamali. Kore sii aitoki nkai naidim serkali neas, peebaiki pookingai neisulaki ninye naing'ua ilmareita oomena, naa nchere pee epuo ninche apik isukulini inkajijik naamany inkera nemelak naa impisai enkaraki naa impisai o nkajijik oshi inkulie, naamitiki inkera olmareita oomena, etum naa enkisuma. Ore sii aitoki enkai keyare nelo sirkali aisho inkera impisai naa naisho anyaya ninche toolbenia lenye, eton naa aisuma teine, kake neme duo ine loan impisai ake e sirkali, peetum naa nena kera atotoni to sukuul neisoma meata enyamali.

Ore neidim serkali ataasa peyie eponaa inkoitoi e kuna olong'i naponaa dupoto, naa nchere kepuyare naa nepuo serkali aihakikisha adol sii tanaa sii nchere eitibiraki ilbaribarani too inwuetin pooki, pootum naa imbiasharani ashomo dukuya metii nyamali. Ore sii nkai, naa eyare sii nelo naa serkali aduaya naa nkiminata o iropiani nkaraki Ina toki naa nemeishoru naa dupoto, amu ore impesai tanaa iropiani e sirkali, naapuroo iltung'ana ninye duo eyare neyaunyeki mandeloo anaa nchatare o sukuulini, sipitalini, tanaa sii ilbaribarani. Naaku Kore sii teneyiou serkali neponaa dupoto nepuo naa ninche aiken Nena oitoi pooki naapurorie lelo aruok impesai, nepuo sii aen lelo tung'ana oyaa ninche isentei e serkali, neshukuni entoki opa ntoki natupuroitie, ashukoki naa lbene le sirkali peepuoi naa aas maendeloo nayau dupoto.

Kore eneikuni peyie eiboori neitagoli nena muruan nemegira atum endaa aitobiraki, naa enchere, kenare naa nelo serkali, ayaki ninche iltankin loo inkariak, nepuo sii aaturoki ninche inkariak e atua enkop, neitobirakini intokitin naaji irrigation, anaa sii naaku Ina nabukokini ilchambai inkariak peetum naa lelo tung'ana atum ninche indaiki, peepuo aibooyo olameyu inkaraki naa ninye oyau ingolikinot teinena muruain. Ore sii nkai eyare naa nelo sirkali ayau inkapunini aitinyokaki Nena wuetin, peetum lelo tung'ana isiaitin, amu ore pee etum isiaitin nepuo naa atum impisai nainyang'unye indaiki , ainyang'aki ilmareita lenye nelo naa inakata ilo ameyu naa aishunye ataa nchoo naa ebayieki duake ingolikinot.

Kore entoki naidim eramatare e aulo ataasa peyie eponaa dupoto tenebo esiai enkiremore, naa enchere keyiare naa nepuoi ayaki iltung'ana imbeku naduo naa ninye enkibelekenyata oloing'ang'e, o embeko sii nanare Nena kulukuok, Ina murua naje , amu Kore pee eyauni empeku naijo inia neaku abaiki naa enkiti shan ake etumo, nelo naa ninye abulu oleng' alang' enda duo peaku Kai naashaki, nemeata ninye inebaa. Kore sii aitoki inkai, naa enchere, eyare naa neishori iltung'ana entoki naji fertilizer, pee epuo naa ninche aitubulunye indaiki enye ,amu kure naa tanaa kiata fertilizer, Kore ebaiki enkibelekeny inkulukoo teneidim inkulukuok nemeata ninche empiron, nelo naa Ina fertilizer aitipir Nena kulukuok nilo naa oltung'ani aaku naa iponaa esiai ino le enkiremore enkaraki naa neina baa.

Kore enkata ake natejo enjurore nabaiyieki nchere, ore enkibelekenyata oloing'ang'e neinyala esiai enkiremore, Kore naa embae naidimi ataas pee esidanu enkiremore toorishat pookin naa nchere kenare naa neya olturur oingor oshi ninye oloing'ang'e aliki iltung'ana Eton engor enkata aliki nchere ketumi enchan naa tanaa sii metumi. Kore naake etumi, nelimu naake ajo enchan nabaa etumi pee eyiolou naa iltung'ana enetiu naa endaa indaikin naapiki ilchambai, tanaa sii esiai nairemi ilchambai tanaa nemeiremi. Ore aitoki enkai toki naponaa enkiremore too irishat pookin naa nchere, tenepuo naa iltung'ana atang'asu abukoki ilchambai inkariak, anaa naa entoki naji irrigation epuo naa ninche abukoki ilchambai inkariak amu Kore pee ebukokoni ilchambai inkariak neaku naa keponunye naa enkiremore ataa naa inkatitin naatai olameyu.

Kore imbaa inaibalunye inchere keata iltung'ana esipata enye, naa nchere Kore engas incheriani tolosho le Kenya anaa sii te Katiba e Kenya naa keatai naa irishat ewueji naitodolu nchere naa iltung'ana esipata enye amu, eata iltung'ana esipata nawuoyie ewueji nayieuta tolosho le Kenya, neata sii esipata natumie enkisuma, too isukulini pookin e sirkali tolosho le Kenya. Ore sii nkai, eata iltung'ana esipata enye, toolomon lenkiroroto amu meatai oltung'ani anare nemitikini eiro lomon oje, amu etejo naa Katiba ajo eata naa oltung'ani esipata enkororoto enye. Ore sii aitoki nkai, naa nchere Kore taa duo inkera, nejo naa Katiba nchere, eata naa sininche esipata naa enye pee epuo atum enkisuma, netum sii mbaare tosipitalini, tenkaraki naa eigero naa te Katiba ajo neija, neaku naa Ina mbaya naibalunye nchere eata iltung'ana esipata enye.

Kore eneikuni pee etumi esipata oo nkera metii olgela, naa enchere, tenepuoi naa aiteng'en iltung'ana pooki, ilomon naa oojo sheriaa olosho le Kenya, eipirta naa sipa o nkera, enkaraki Kore naa ana enatejo naa Katiba nchere menare nelau inkera enkisuma amu es sipata enye naa Ina. Kake etii iltung'ana lemeisho naa inkera epuo aatum enkisuma, kake enkarake meyiolo naa ninche aajo esipata o nkera Ina. Ore sii nkai nejo sii Katiba enchere meatai enkerai nayari neitaasi siai anaa oltung'ani kitok olaki. Kake itum ake inwuetin anaa duo ilchambai, anaa sii imukuntani natii indaiki elaki inkera aajoki ootu naa entaas siai naa ntoki nalo naa ninye apaashari tenidol naa duo naa einguri sipata o nkera, najo naa ninye nchere menare neigeri inkera esiai, neaku, nena oitoi naa naibalunye nchere eata inkera esipata naa nena siatin neibalunyeki sipata o nkera metii olgela.

Kore imbaa naijo neina naa kepuo naa ninche aaponaa Sheria eripoto esipata o nkera, enkaraki naa ore naa te Sheriani olosho le Kenya neijo nena sheriani nchere Kore sheriani o nkwapi e boo tanaa sii olosho naa olulung'a nashomo Kenya eresai nepuo naa ninche aaku incheriani olosho le Kenya. Neaku naa Kore tenkaraki Ina naibalie inkulie kwapi nchere kenarikino neishori inkera esipata enye neiwang'ieki imbaa naijo enkisilisiloto o nkera, tanaa sii mitikinoto o nkera ilomon le enkisuma, eidipa naa duo ina ataa sheriaa te Kenya, enkaraki naa Ina najo Katiba Kore isheriani olturur naa loo nkwapi e boo oterio Kenya saii nepuo naa sii ninche aaku incheriani te ele losho le Kenya. Neaku naa eshomo naa neiboitari taata aponaa eripoto esipata o nkera enkaraki naa Ina naikubalia ashu natonyoraiyie Kenya Ina Sheria naing'ua inkwapi e boo.

Kore induata oltung'anak otii aang' toontokin naasita tenkaraki emoyian e lukunya, naa kepaashari ninche oleng', naa tenkaraki ore naa enkumoi o lelo tung'ana otii ninche aang', nedol naa ninche emoyian e lukunya anaa emoyian ake, kake keiteki ninche ajo nchere Kore ena moyian elukunya naa entoki nayau sakutore, tanaa sii duo ake inkulie baa anaa ildeketa kake neme embae naaku biotisho nayiare neyai sipitali, neaku naa Kore te ninche ore oltung'ani oata emoyian e lukunya, nemeyai esipitali, kale iloibonok eyakini , meshomo naa ninche aajo inji neikunari imbaa ele tung'ani, amu ketasakutoki. Neaku naa Ina enduata ai o iltung'ana otii ang' toontokin naasi tenkaraki emoyian e lukunya.

Kore inkoitoi niyolounye ajo kenuta oltung'ani, naake kumok, amu keng'asi nekwe, naa keng'asu oltung'ani onuta aaku kelopisho toosiran, Kore peapunye enkolong' neaku elopare. Ore sii nkai naa Kore naa oltung'ani onuta neaku keme ilkin neaku mekure naa sii ninye etum nena olong'i oshi enyena olapa. Ore sii aitoki oltung'ani onuta, neng'asu eaku kegel indaiki nainas, neisimaa sii anya kulikai daiki nemeinos ashiake . Kore taa tenkoitoi naisul nekiyolounye naa enkoitoi e sipitali, amu Kore naa pilo sipitali neipimi naa l'tungani neyioulouni aajo kenuta. Kore pee eyiolouni ajo kenuta nekintokini aliki ajo ilapaitin aja iata ena nutai tenebo sii tanaa iwukii aja eata. Kake Kore taa nanu, eitu aikata atem nanu nena oitoi kale nayiolo naake ajo nena inkoitoi naisul too pookin.

Kore ingolikinot naimaa iltung'ana lemeata inkidimat etum inkiasin e biotisho naa tenepuo anaa naa teneaku otum naa ninche embaare to isipitalini sidan natii ildawai le maana. Koree sii aitoki enkai golikinoto naimaa lelo tung'ana, naa nchere, Kore pee ewuonu atum imoyaritin naagol elaare anaa taata noo kansa, tanaa sii emoyian e presha neaku naa kelau ninche embaare too isipitalini sapukin anaa duo isipitalini naijo noo Agha Khan naaku ore oltung'ani olo one wueji nelak impisai kumok. Ore sii tenkaraki naa etutumo iltung'ana enkoitoi nalakie ilomon loo isipitalini enkarake bima naa metum naa aitoki ninche Ina bima naidim duo nelaki ninche Ina baare enkaraki nemedup naa inyoo, atalaaki ina bima kila olapa enkaraki meata naa ninche impisai neaku nena ingolikinot eimaa naa iltung'ana lemeata naa inkidimat too inkiasin e biotisho.

Kore naa enkara ake naibalieki nchere Kore olkiyioi oipirita enkibelekenyata oloing'ang'e neitobiraki naa keasita naa kulo tururi esiai peyie eitabaya enkitobirata oloing'ang'e epuo naa ninche aajo nchere keyare naa nepuo serkali aarip intimi enkara Kore naa aitoki intimi naa ninche naa etiii ilkeek naa ore kulo keek naa ninche naa opuo naa ang'amu ele shafu oiputa oloing'ang'e, peepuoi naa atum osiwuo sidai omat naa iltung'ana ashu ook sii. Kore aitoki enkai, naa nchere kepuoita naa kulo tung'ana aitabaya enkitobirata oloing'ang'e epuo naa ninche aadol nchere Kore inkapunini nepuo naa aaku keng'as aje olshafu lenye ewuen naa eitu epalaa meshomo seriak enkare ake Kore Kuna seriak naa ninche etii enkare naoki, naaku naa Kore tenkaraki Ina neyiare naa neng'as inkapunini aitayu olchafu too inkariak napalu eton eitu epalu naa atua ireyieta ashu sii seriak.

Kore enduata ai naihusu kauti e Kiambu tenkishooroto o burserini kila olari naa inchere, embae sidai Ina nayiare neduaya sii inkulie kauntini, pee epuo naa ninche aishooyo inkulie basarini kila olari. Kore sii aitoki enkai, naa enchere easitaa naa ena kaunti e Kiambu esiai sidai ,amu ore inkera nemeata impisai tanaa sii inemeidim atalaaki ate impisai e sukuul, nepuo naa ninche aisuma enkaraki naa napuo atum Ina kiti basari naing'ua naa Kaunti. Ore naa inkulie kauntini anaa noo Kajiado, noo Samburu, tanaa sii noo Narok, eya naa nepuo sii ninche aduaya Ina bae naasitai te Kiambu, pee epuo naa siininche atum naa enkisuma too loreren loo nkwapi enye amu ore naa peepuonu ninche imbasarini naishori inkera, nelo naa enkisuma aponunye naa aaraa naa esinanisho teina murua naa namayai.

Eeh kegira enchama e opposition aiteru telde ari esiai eng'elare nagira natii dukuya. Ore naa peasita inchi naa ena shama e opposition naa tenkaraki kereteneta naa ninye, eyiolo ajo ore too kuldo arin waare opuonu nepuoi naa aata enkukuo napuoi naa agelunye rais, olbungei, olgavanani tenebo abaki o senetani o emsieni. Neaku naa ore eneikunita enchama e opposition kepuonu naa ninche aretena aate peepuo naa adol aate iltung'ana aata ninye petum naa adol eneikunakino naa enda kukuo sapuk napuoi naa aas tooldo arin opuonu, neaku Ina taa naa peiterutua ninche apuo aas, enkukuo tanaa sii eng'elare telde ari naa otii dukuya.